Ee kaidim, eh atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore tenapisha, nadolta elukunku, naboitare ninye inkera enyanak arashu inkashuin enyanak. Nadolta si tede ing'uesin osero. Inoshi tokiting naji isirami. Ore ena lukunku, nidolta ajo melamita auluo oleng'. Neeku ina nai pidol ajo elelek ah kuldo sirami oetuo auluo, amu melo naa elukunku alam embata ang' oleng'. Neeku adolta sirami itashoo tede woi, na kitodolu ajo kegira aing'or oleng' ena lukunku.

Ore enaa enaitodolu enapisha, naa njere eselenkei ena naing'orita arashu naloito dukuya aramat isinkirr. Isinkirr kulo otii enatoki, naji tenkutuk olashumpa e fish pond. Ore nai eninko pisum oltung'ani pelo naa atum enkarriyiano enasiai, na irik ake nai niutaki enetii enkare, arashu ewoi nidim aibung'ie lelo sinkirr, niramat tinewoi. Niliki enikunakini endaa, enaa enikidolta tenapisha ishorita ena selenkei endaa. Neeku isinkirr kulo otii enewoi, oibung'itai tekuna imai, etii naa enkaji enye nai naji fish pond.

Ore entoki arashu ebae naidim nai nanu atadamu tenadol enkias naijo ena, naa kadamu enaiposha. Arashu enkare sapuk oleng. Ninye ake iidim anotie isinkirr nai oba enaa kulo oitauto kulo tung'anak. Nadamu si elelek ah lido kerenket le Kisumu ele, ninye oshi likae oleng oosi enakias, naitauni kulo sinkirr tenkarna enaa omena, nepoi amir nai tosokoni, neai inkang'itie apuo anya, nitodolu najo ore kulo tung'anak naterrerrenate oleng, peyie epuo naa aas enasiai.

Ore tenapisha, nadolta entankile arashu entasat natii emukunda enye. Neloito enatasat dukuya aas naa esiai tolchamba lenye. Adolta nkaitubulu naitobiraki ashu nataramataki, nebulu, neeku kegira ake duo tanakata ninye naalo aitautau nai matejo enkitia siai pookin nemenarikino. Nibelekenye oleng enasiai amu etonyorra oshi taata iltung'anak esiai emukunda, etadua ajo ore enkiremore naa ninye enkae siai naata mpisai, ninye enkae woi nai nidimi anotie endaa nanyai, neeku etushukokinote iltung'anak kumok temurua ang' ashu tenkop ang', enasiai enkiremore, pepuo naa aitaas arashu aku ninye epuo arubare tesiai eramatare.

Ee, kaidim atolimu ashu ainasu ajo kanyioo nagira aasa tenewei. Ore taa enaa enadolta, adolita oltung'ani. Ore eniare, nadolita si ajo ore enewoi naa eramatare arashu ilotorok egirai airem tenewoi. Nkajijik olotorok kuna. Kuna oshi naaji mzinga. Ninche kuna natii enewoi, neeku kelelek egira ele tung'ani alotu aitau kulo otorok, nea naishi, nepuo aanya ashu epuo amir, neeku ina kiremore olotorok naloito dukuya tene.

Ekaidim atolimu ashu ainasu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore taa adolita iltung'anak kumok, osoto tenebo. Ore kulo tung'anak, nelelek ah olturrur ele. Olturrur ele loltung'anak lenkampuni nai naje. Neetuo enewoi, arashu eetuo abaki iltung'anak tene, peyie elikio arashu inasaa iratiot lenye. Adolta si ajo etii empukai nitau sukuma arashu spinach natii inewoi. Elelek ah lebiotisho kulo lesiai onkaitubulu. Neeku keetuo autaa ilairemok, nisho ninche inkoitoii naasuj peyei epuo naa arriyianu naa tesiai enye. Nelelek ah lebiotisho, neeku olturrur ele loltung'anak, ilang'eni nai oetuo autaa iltung'anak.

Ore taa tenapisha, naa kitodolu arashu kibalie njere, ore kulo tung'anak aare oitashe tene, naa ilairemok. Ilairemok lolchambai kulo. Olchamba toi doinye etii tene. Adolta ajo ibung'ita enkaitubului naitautuo, naidipa nai ataa etekesutua, negira aitau irng'anayio lenyanak. Na kanyor nanu enabae oleng' amu ore esiai enkiremore pooki olong, arashu pooki kata, nesiai etipat oleng' tenkishui oltung'anak. Ore tanakata kulo airemok oitashe tene, menyamal ninche esiai endaa. Nemenyamal esiai eropiyia tenepuo nai amir nena aitubulu enye. Neeku kanyor nanu enabae oleng', amu entoki sidai, nentoki tipat oleng' tenkishui oltung'ani.

Ee kaidim atolimu, nai arashu ainosu ajo kanyioo nagira aasa tene. Adolta taa iltung'anak oitashe. Naijo ore kulo tung'anak, king'asiate, keeta entoki nadolita arashu nataase neme enekawaida ake. Adolta ajo itasheito irkulie tidie tenelakwa, neeku ena tankile ake nai nakajo ninye enopeny enewoi, nagira autaa naa inabae nataase. Neeku, elelek aa emoyian naibung'a kuna aitubulu enyanak, amu adolta olchani lormaisurin, neeku elelek ah iltung'anak kuldo oyautua irkeek, aponu aret ninye, neeku etii akenye entoki naa nagira autaa, peyie epuo naa kulo kulie tung'anak aretu.

Ore taa kulo, naa kitodolu ajo ilang'eni, arashu iltung'anak nai oota enkarriyiano naje, tialo ebae naa nasita ninche. Adolta ajo ilenkampuni nabo kulo tung'anak, neeta ninche imashinini arashu intokiting nagira autaa ninche, arikoo naa tenasiai naasita. Elelek ah keeta project nagira ninche aas tenebo, neeku naa ninche eetuo asujaa ajo kanyioo nanarikino pepuo aas. Adolta si ajo keeta pookin inkuti pirbili arashu nkuti tokiting tobenia, na tenijo aing'or olchani. Elelek nai ah olchani lonkaitubulu ilo, pakegira aisum ajo kai sa ikunakini kuna aitubulu. Nenetipat enasiai oleng, tialo nai esiai enkiremore, amu kelo aretu ilairemok peyie epuo atumoki naa, atarare lelo mang'ati arashu nena tokiting, naitanyamal ninche tesiai enye.

ore taa teningor naa esiai enkiremore ena, esiai ena emukunta. olchampa ele oitobira olopeny. neramat neeku naa eewuo atum inkaitubului apa natuuno. kadooltta ormatundai oji ormalenke. ninye ele otii ene wueji. naa ore naaji eneikoni pe etumi ena bae arahu ena siiai, naa pee elo ake olairemoni areten. olchamap lenye, nelo naa ayakikisha ajo kisidai enkuluponi. neirem olchamapa, tenkata nanare. nepik empeku naaji enkaitubului nayieu neun. nelo naa aramat nirita ometabau enkata nayieu nakesi. neeku ina ramatare naaji eyieuni. pee ilo naa atum ebae naijo ena.

ore taa ena siai, naa esiaii ena enkiremore. ashu eramatare ena oo mukuntani. naa ore ena siai enikunari tenkop ang, ekepuoi ake airem ilchampai, nitooki, neramati nepiki nkaitubulu arashu empeku. mpaka naai nepuo naa aaku naa taa etabaua erishata napuoi aakes. neeku egira ena siai aitobirari oleng tenkop ang. amu ketii enkare naaji napiki ashu natumi peyie epuo naa nkaitubulu arasaa. nepuo, matejo nai ilaremok matejo naa aatum enkasare sidai oleng.

Ore taa teniing'or ena, neponu arashu nelotu entoki nabo indamunot. Elotu endamunoto esiai e kanisa. Dolta ajo ore teniing'or oleng na kitau kanisa enda sapuk, kanisa ina nai sapuk oleng nataramat ilaisiaiyak lenkai, neeku naa ninye enda nalio tedewei. Ore nai entoki naidim si ayeu indamunot naa, eshomoita kulo tung'anak aya esiai Enkai tenkiroshi, nepuo aya enaa entoki emaana oleng. Nenetipat ina, amu ekenarikino pooki olong nikiya naa imbaa arashu ororei lenkai tenkiroshi, nikiya enaa entoki etipat oleng.

Ore tening'or enapisha, naa emukunda arashu olchamba ele. Olchamba ele ladolta enkaitubului, arashu empukai naji sukuma. Ninye ena nalio tene. Ore nai tenisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa irik ake atua emukunda, niutaki enikoni peturi olchamba, nitobiri enaa enikidolta tene, nipik irmutaroni oimu enkare, autaki enaa enitaasa siyie. Nidumu arashu niyau empeku ino, nipik naa nai atua enkop, nilo naa autaki enikunakini irkeek, arashu ninye enkare. Pemelo naake aalanu arashu peelo arriyianu tesiai enye.

ee kaidim atolimu ajo kainyioo adoolta tene, ore taa kulo tunganak, kulo okuni ladoolta. nelelek aa ilangeni lesiai enkire, ore. odoolta ninye ajo keeta pookin intokitin toormurto. itodolu ajo ile nkampuni naje. nnetuo ninche aabaki esiai, arashu, iltunganak tosokoni, aadol ajo kakua aitubulu ashu kakua tokitin emirita tenaa kesidan. tenaa ketorok. neeku kesidai oleng ebae naijo ina. etuo naa ninche abaiki ilo sokoni neyiolou ajo kakua nyamaliritin egira loopeny aimaa.

ore taa ene, naa oltarakita ele, otii ene wueji oitobirita aashu ogira aitayu enkoitoi. naa entoki emaana ena oleng. teneitobirakini iltunganak enkoitoi. arashu niye naai eelelk aa emukunta itobirita. naa entoki etipat oldng ina, naa keesi anaake. eesi ena siai toolchampai. neesi sii otobiritai ilbaribarani. elelk oleng amu kitelelek esiiai oleng terishata kiti. neeku, ina naai sbabu pii ilo naa naji aas esiai naijo ena alo aitumia emashini naijo ele tarakita olioo tene.